Inoni kosirutyet nenywach ne iboru kole kokiyoki rabishek chito nemonoton ako nyolu kewek rabishe choton sikoityi chito ne noton nekonyolu kiyoki, rabishek choton ko kosilingishe elibut agenge ako kakenamda gee rabishek choton asikobit motkobois kotai kennai kele koyolu kiyoki ngo rabishek choton, bo komonut niton missing amun ityin rabishek chekomokotin chito nenyolunot ako yon moityi chito nenyoluno koimuch kenamda gee rabishek choto komokiboishen kotai koityi chichoton nekonyolu kiyoki.

Chang boishonik ab serikali cheboishen muswoknotet ab kasari ako agenge en boishonik choton ko cheu kati nekitou sirkali asikonyumyum bilit ab sipitali, noton nii kokikindet oret ab muswoknotet asiyon imoche isir gee akobo sisich katit niton iswee en soet anan ko apit. Imuch iteshi bik cheboishen katit niton en wui tukul ole imiten, tinyee keljin kondet ab muswoknotet ab kasari en katit niton amun bose chongindo nebo bik chebe chependii offisit ab serikali kochenge boishoniton ako imuch kosir gee bik ab boror en sait agetukul nemoche en olemiten.

Chang tukuk che imuch ikerchigee ak inyoru en koroi cheibu bandap tai ak teset ab tai nebo emet che choton ko cheu itondap emet tii, mungaret tii, urerioshek ki ak polotet ab emet. Ankot ii chemungoroindet tii inoe oliet ab tukul cheterteren en komoswek cheterteren en emet, ko ankot ichome urerioshek kii ikerchinii gee urerioshek kobut emet ak emotinwek ab sang komugul. Ankot ichome polotet chebo emet ak emotinwek alak imuch inyorchigee koraa en yuton asinai ole yoito polotet emotinwek alak, toreti koraa temik konai itondap emet tii akonai olenyolu kominda minutik kwak amun kakonai kit neu itondap emet.

Kiratil leshenin nyun nebo ketishet ortinwek chekisibi ko cheu, chu netai isire gee, yeiwendii sukul lii ak isir gee asiiku ketindet ab karit. Imwoe Ile karit oinon neimoche asiketet ko karit neo anan ko nemingin kinetin ketet ab karit en kasartab nebo orowek oeng Annan ko somok kii aK yebeku choton kekon tyemutik yeisir tyemutik choton ko inyorchinii gee leshenin ab ketishet tyemutik choton cheiyoe kotononchi ofisaek ab chetononchin ngalek ab ortinwek en emet ole tyemin icheket yewendii kotebe tetutik tuten akobo ketit ab karit yekeisir tyemutik choton ko nyolu ilipan rabishek chekichobe leshenin noton chechoton ko rabishek cheite elibushek somok. Inyorchinii gee leshenit yekakopata kasartab arawek agenge, ako yekoinyorchigee kokokechomun iket karit nekiinetyi gee en emet.

Kicham koboishen serikali lipanet ab ecitizen amun kicham kowoo missing ngemet ab asoiya en bik cheyoe boishet en offisisiek chebo serikali cheterteren. Niton niii ko oret nekiboset ngemet ab asoyaa ak Keker kole kaitita rabishek chebo serikali kou ole nyoluno amat koba eunek ab bik. Kikosuldaak niton missing amun kongeten ingetoo. Lipanet ab ecitizen nii kokikobosok AK kwo ngueny ngalek ab asoiya en offisisiek ab serikalit Koraa kokokomwa netinonchi rabishek en emet kole kikotesa rabishek ab serikali kongeten inkinam lipanet ab ecitizen ak inkirokendoe ole kitom kinam lipanet ab ecitizen . Noto amunee sikobit komonut kotestai serikalit koboishet lipanet ab ecitizen nii en koboishet boishonik kwak cheterteren.

Yon imoche iwal kainet ab lakwet en kartasit ab siket tii ko iyoe kouni, netai ichute soet ak icheng ecitizen nebo oengi ichut ecitizen nii akiinde tukuk chemokotin asikechomun ichut yekeichut tii ikere boishonik cheterteren chebo serikali en ecitizen orit yoton. Cheng boishet chengololen akobo siret ab gee ak konunet ab kartasit ab siket, chut yoton ak isir lakwenguny kotko kotomo kesir kotko kwan kesir inendet icheng kainet ab lakwanguny en yoton nii ak isir komie, yekewal kainan noton nii konyolu ilipan bilit noton. Yekailipan bilit noton nii kicherun kartasit neboru kole keilipan yetwoe noton nii imuite kasartab wikit agenge asisor kartasit ab siket en offisit ab sirkalit nenekit en inyee.

Yon imoche itil Kipandet en soet tii ko netai ichenge en soet ngoliot ecitizen yekoinyoruu ecitizen nii ichut orit, kelenji isir gee iboishen boishonik ab ecitizen isir gee en yoton ak yetwoe ichut orit. Yechut orit inyorchinii gee boishonik chechang chebo serikali, Cheng boishet nengilolen ngalek ab kipandok chut yoton yekoinyoruu ak isir gee kot ko ketile kipandet netai kotko ketile kipandet nekemetee ichute yotet Koraa inyit kominutik kuu oleibunuu ak offisit netun isoren kipandet yekotwo ilipan billit ab boishoniton. Yekailipan komongu kartasit ab lipanet neiboruu kole kailipan ako nyolu ikany kasartab wikishek somom anan arawek agenge asinyorchi gee kipandet.